Lowo ma ka ineno to orateng', kimule tomoke lweti oyom kendo otimo pii .Ng'enyne oyudore kar anywang' but aora kaachiel gi kuonde motimo thidhia.

Nikech ok inyal puro gik moko tee ma idwaro tiyogo kaachiel gi joodi, ber ka iyiero gimoro achiel matimo maber e alwora ma idakie. Ipuro kendo kiyudo yuto maber, itero echiro, iuso mondo mi iyud pesa mar nyiewo gik moko maok ipuro. Mae ber moloyo puro matin, nikech gima ok ipuro yudo bedo matek ne joodi. Machalne en chandruok kata dhier.

Ikawo besen maler, iketo e mogo mar ngano, ikiko gi mo matin, chumbi, beking',kaachiel kod pi ma mormor, ikando mabed mayom, iketo yueyo kuom dakika apar gabich. Kaeto bang'e, ipoge matindo tindo ilute e mo maliet emach nyaka obed marabuor.

Pamba ipuro e pinywa ka, kendo bang' kosepure inyalo los kode lewni ma rang'iny gi nimalo ,kata itiyo kode e osiptal e rito adhola kata yweyo adhola gi jothieth. Orachar, oyot kendo oyom ahinya.

Ji manigi lony, saa mar nyasi, gikawo vidio kaachiel kod pichni mar kaka nyasi dhi mbele. Kaeto bang'e giuso neji. Mae en yorgi mar yuto. Ji bende ohero pichnigi nikech bang'e gibiro parogo kaka nyasi nobedo kata ka higni mang'eny osee kalo.

Ji ohero pidho maua man gi rangi mopogore opogore. Ahinya ahinya to aluora mar dala kata ewang' dhoot, kata koluwo tat ot mondo mi dala onen maber. To enyasi kaka arus kata liel, bende mauwa itero mondo omi nyasi onen maber kaluwore gi rangi mopogore opogore ma mauwa nigo. Mauwa moko bende ipidho kaluwore gi tik maber ma gin go magikelo kamopidhgi ahinya ahinya to ei dala.

Ayueyo ot odiechieng' ka odiechieng' kendo apango gimoro amora gi kama onego obede. Kaka lewni abano kendo akano. Sende aluoko kendo akano. Kendo apuonjo jooda ni gimoro amora magitiyo go, giduoko kuma ne gigole mondo mi warit ot obed maber kendo maler.

Jalupo ma chal ni ae dho wadh nam chumbi kaluwore gi kit rwakruok ne ahinya to ogudu morwako , rango gige mag tich kaka net mar mako rech ,ko oikre ne donje piii kendo yie wiye oseng'iyo pii matiende ni onyalo donjo kendo ochako tije mar lupo saa asaya.

Tij ni berna ahinya nikech omiyo wayudo chiemo wa mapilepile kendo wayudo kit rech mopogore kaka ngege, mbuta, obambla, omena kata mumi .Kopogre gi mano ,tijni miyo wanyiewo gik ma waonge go e ngimawa mapilepile .Tijni nyalo bedo marachna ,nikech seche ma jolupo olwar e nam yudo gi bedo matek kendo jii mang'eny wito ngimagi.

Apiko kata pikipiki nengo ne nimalo nikech ilose e pinje maoko kaka japan kendo mondo omii okele nyaka e pinywa ka kaw pesa mang'eny kendo kawo ndalo mang'eny .Gimomiyo beche ni malo kendo moo ma otiyo go mondo mii oringi bende beche ni malo ahinya .Losne ma pile pile mondo mi otii maber bende mondo itere ir fundi mondo olose pile ka pile kendo orange bende beche ni malo.

Olemo ni mit ahinya, ichako gigole ichako gi golo ibedo motang' ahinya nikech yiende nigi kuthe mang'eny. Bang' gole, iluoke gi pii maler kendo ilawe. Kiseluoke ikaw pala kendo igolo pote maoko, ichamo nyaiye kendo kitieko pote manigolo go ikao tiwito mabor kama ber mondo mi warit aluorawa.

Ahero tuke ahinya tomoloyo ne nyithindo mag skul, nikech bang' somo godhiambo giyudore epap kendo gitugo tuke mopogore opogore, kata mag ng'wech, kata mag mpira. Kendo tuke ber ahinya nikech gimiyo nyithindo yueyo bang' somo odiechieng'. Tukegi bende berna nikech kagichopo erang'iny mamalo, ng'ato nyalo yudo yutone mapile pile kaluwore kod tuke. Tukegi bende miyo nyithindo pachgi dich kendo ok giyudre etimbe mag njore kaka mag kwelo.

Chupni motigo gin chupni mag soda to e anyuolana soda en gima mor ne joma dongo kod nyithindo. Ng'enyne inyiewo ka nitiere nyasi kata ka nitiere gima ber motimore kendo chupni gi otii go eyo makare .Ok owitgi mondo giketh aluorawa kendo japur biro bedo mamor nikech otiyo gi chupa maber ok oketho anyuola kendo chamne bende oyudo pii eyoo makare, manyiso ni yuto ne biro medore to anyuola bende orito.

Ka nitiere nyasi kaka liel ,arus, nyasi mar nyuol kata kisidho ng'amotieko sombe ogudu, japicha iluongo mondo mi okaw vidio kaa chiel kod pichni ma ibiro tii go kaka rapar mar nyasino nejok mane nitie kata kitang'o ne jok mane ok onyalo yuoro enyasino. Kendo jofuambo kod keyo bende kawo pichni kaachiel kod vidio ka gikawo godo pause weche manyien ma otimore epiny kendo ka gilando. Ji ma ohero dusruok bende kawo pichni maber mondo giket embui kagitang'o ni osiepnigi mopogore opogore.

Atudo bang' butno kendo toyo tong', oyudo nyithinde man gi range ma rateng' kaachiel gi ratong' kendo oketogi machiegni kode nimar nyithindogi tindo to pok gipuonjore chiemo gin giwegi. Emomiyo gin but mamagi kendo ok ginyal dhi mabor. Kata atudo ne hera maen go ni nyithinde, ok onyal yie mondo ng'ato ang'ata osud machiegni gi nyithindo kata nomulgi kata oyie ni nyithinde osud mabor kode.

Pur mar diek ahinya to diek maokan eot, maok dhi kwath oko nedwaro negin giwegi, kawo pesa mang'eny nikech mokuongo, ing'iewo negi chiemo manengogi ni malo kendo imiyogi yath mopogore opogore, esamowinjore mondo kik makgi kod tuo, kendo mi omigi teko maok giyud nikech ok giwuog oko. Kendo nyaka gibed gi jarit mang'iyogi saa kasaa kendo miyogi chiemo kaachiel kod esaa mowinjore. Nyaka iger negi ot maber kaluwore girang'iny mar migawo mar pur kendo iwenegi nafas mamuya donjogo mondo kik githung' ka gin eiot.

Jopuonjre okado wigi kendo gindisre ahinya. Endalo machon, tich mar kadowich nokaw kaka tich mar jok maok osomo kata jok maok odhi e sikul. Epiny masani, tich mar kado wich en tich maber ahinya. Kata e rang'iny mopogore mag tiegruok, kos mag kadowich nitiere kata kos mar dusruok mipuonjoji kit dusruok mopogre nyaka kado wich kendo en man gi pesa ahinya moloyo kata kos mamoko machon nikawo kaka mag jok mosomo kendo jok mariek. Bang' tieko tiegruok, ng'ato ok rit mondo ondike, onyalo chako tijni kende, kata kaponi oonge gi dukane mobete, onyalo chako kado wii ng'ato edhoode kendo oyudogo yutone mapile.